Iliki entoiwuoi imbaa pookin nanare pee eeta enkerai enye, ah qualifications tenkutuk olashumpa, pee idim ataasa ina course eyiarare. Iliki si entoiwuoi iropiyiani ah school fees, nanare pee elaaki enkerai enye, pee etumoki ataas ina course.

Kenare neyiolou oltungani mbaa naipirta enturore e hydroponics tenkutuk olashumba, ore hydropolics na eunore endaa te nkoitoi enkare aa keuni endaa itumiai enkare mitumiai enkulukuoni, ore tenaunore kenare neeta enkare enkiyanget a oxygen kuna masaa peyie ebulu. kenare sii nepiki fertiliser atua enkare peitumia kuna aitubulu abulu, kenare si kuna aitubulu oltungani eniko peitumiai greenhouse a ore greenhouse naa enkaji naunieki kuna aitubulu.